Piik cheterterchin kochame amitwogik cheterterchin kosupkei ak magutik kwach amitwogik chepo koput kotinyei peek chechang' mising' yepoishen chito amitwogik cheu chu eng' chang'indo kogoshin porto koet mising' piik chemamache koekitu porowek kwach kenyoru mising' mamche amitwogik chu ago igoikoi icheket amitwogik chekonorotin amitwogik chekonorotin ko kigopirto peek ago yeam chito akot eng' chang'indo komuchi koet porto eng' oret ne nyumnyum.

Nyumnyum mising kenam chepkondok eng Mpesa anan ko Airtel money, sikobit kosuldoen chito boisyoni konyalu kowal duket nebo Mpesa anan ko nebo Airtel money, sikonem chepkondok, kikoib kakwautik kampunisyek chebo muswoknotet cheu safaricom ak Airtel koger kole katech dukoshek eng komaswek cheterterchin chebo emani ,ako kikotoret mising konyumnyum boisyet nebo kenem chepkondok ,yeinemu chito chepkondok kemache kotinye kitambulisho ak namba nebo ungotyet.

Chang' mising' ortinwek cheimuch kepoishen keyoktoe chepkondok kopa emotinwek chepo sang' oret netai ko imuch kepoishe moshinit anan ko application nepo simoit nekigure wave, wave ko application netoreti koger kole kagiyokto chepkondok ako nyolu kotinyei chito neiyoktoi indoi chito nambait nemache kondechi chepkondok akonde kaunautik chi ak namba nepo kitambulisho, much kora kepoishe ortinwek cheu benkit anan ko Mpesa kiyoktoe chepkondok kopa pitonin.

QR code ko boisyen muswoknotet nebo lilset sikobit kokweny akosoman lainwek cheibe sirutik chechotok ko icheket cheimuch kekweny akesoman kobor kit netelelchin, eng dukoshek ko kikekweny alyioshek cheterterchin akeminchi tukuk , yewendati chito koalishe ko yekakoum tukuk tukul koibe koba olekilipanen, yeit yundo kisirto mashinit neikwenyi elekikinde QR code ako yekakosoman tukul kotese akomang beit nebo tukuk chekaal chito.

Eng iman ayeni ale boto mwalimuinik chekikonyor kelchin mising kobun kanetisyet nebo sokat, mwalimuinik mising ko eng betushek chekikosirto ko icheket kikocham mising ngalekab somanet, ako ako nga kikotar sukul icheket, takoibe kakwautik takotes somanet, kigere kokwet ak serikalit kole bo kamanut konet mwalimuinik chu , akobo sokat Ami nyalu kongen sikotoreteke ako icheket chenyalu konet kipsomaninik kokakinet.

Micro finance koyae boisyet neu nebo benkit, kit kityo nemache koter eng benki ak micro finance ko ngatutik chetinye aketukul, mache koteren ngatutik chebo benki ak chebo micro finance, micro finance ko koito besenwakik chebo chepkondok chetutikin, chebo kwen akokoito koraa besenwakik chebo chepkondok chechang, besenwakik chu ko bo kamanut mising eng kotoret chemungarainik koger kole kaisuldae makutik chebo mungarengwa.

Itionwek chepo emet che agere yon apute pamba asikoripok ko ropta ak asista kou boisiet agetugul ko ropta ak asista komakat eng' kaalyet anan ko eng' kimnatet nekikesor ago yesir yotok kotoi kogon ng'emet ngiput pamba kolale asista mising' Konami koresha sogek ak ole kang'ete mauyat ngokiput koraa koroponi mising' kotoy konun ole mii moet ole kipute pamba.

Eng betushekab keny ak akot ingunon eng kortinwek cheterterchin, ko ki boisyet nebo kwanyik koger kole kamararat imbaret kosubot kotakomi nekanget, kikibutisye mising eng imbarenik cheechen, ko imukakse kemetaat kesutik alak chekamakat kebut, chutok ko imuch kemetachi kwanyik ak lagok koneteken , kwonyik koraa ko makat konai kole kemandai kesutik koba kaa, akib kokonor.

Muswoknatet kopa komanut mising' eng ng'alek ab putisiet ak konorisiet, muswoknatet kopaishe mising' akot kong'ete putet amun kipoishe mashinishiek chepo kasari keputishe mising' ko eng' piik chetikotinye imbarenik che echen muswoknatet age nekipoishe ko nepo karisiek anan ko lorishek cheloe kesutik yechang' kesutik chemii imbar komagksei keger kele.

En baetab tuga chepo chego komitey tuguk chenyolu chito koyai asikoger kole kegos teta oret natai ak nepo komanut ko keger kele kanyor teta amitwogik cheame agiker koraa kele kanyor teta amitwogik eng' oret ne makat yekagonyor teta amitwogik konyalu koe peek mising' peek kotoreti mising' eng' kechop chego kiit age konyalu komel pushek kiagik.